Nyiepo mar mbui en yorno maber mar timo nyiepo mari piled lakini kata kamano, osebedo gi midhiero mopogore opogore. Ka gino ma inyalo nyiewo e mbui gi gino ma ibi kelni gi jogo mauso e mbui gin gigo ariyo mopogore. Kuom ranyisi inyalo yiero wuoche namba piero ang'wen gachiel lakini ka jogo okeloni ibiro yudo ka okelni wuoche namba piero ariyo kod achiel mae e midhiero mar nyiepo e mbui kale. To jogo madhi e duka kendo nyiepo achiel kachiel, inyalo dhi miyier wuorino kendo oyieni pimo wuorino mikaw moromi. Koro kuoma an ahero nyiepo achiel kachiel, ni ja nyiewo dhi kendo neno gino ma odwaro kendo onge mibadhi e diere kanyo. Obiro kawo mwandu ma en ema oyiero en owuon kipimo gi yorno mar mbui ma maniyiero gi simbi mar ong'ue yamo gi gino ma ibi kelni ibo neno ka gin gi pogruok kabisa.

Tijni osemiyo jogweng'wa obedo gi yore mopogore opogore mar ng'iewo. Kendo mae achiel kuom yore mathoth ji osebedo ka tiyogo ka ginyiewo go mwandu mopogre opogre kar bet margi ka ok giwuok gidhi e duka achiel kachiel kendo ka ise ng'iewo, ibi kelni mwandu nyaka e wang' dhoodi. Kae gini bende osemiyoji tich mopogore opogore e gweng'wa kae tijni ji osebedo ajent mag gi e gweng'wa. Kendo en yorno ma nyasani mar nyiepo, kendo inyalo nyiepo saa asaya, inyalo ng'iepo inyalo ng'iewo mwandu mantie mabor kodi to jogi biro kelonigo achiel kachiel nyaka e wang' dhoodi. Mae ose bedo maber mokalo ekind oganda na pause.

Kaendi weche mathoth man kod nengo ka wachako gi fresh fry cooking oil lita adek, kensalt table salt kilo achiel, peptang tomato sauce, Royco mchuzi mix, jik lemon, dettol soap, Aerial downy, Kericho gold fry, kericho gold, Raha drinking chocolate, Aquafresh, colgate toothpaste. Mago e mwandu manigi nengo kachiel kod Vaseline gi moko mathoth ma ja ohand no odino gi lwete maok nyal nenore.

Kaendi karango gik ma kelo mor manyalo neno kae. Mokuongo aneno ka itedo gi agulu. Matieni itedo chiemo, to chiemo en gigo makelo mor. En gino maber kabisa kadhano tedo, kendo en achiel kuom mor, kendo chiemo emomiyo ji osebedo ka tiyo matek mondo gichiem. Sama ng'ato oyieng' to ng'ato mor. kendo sama oyieng' tonyalo timo tije mopogore opogore. Kendo ka aneno ka gimedo gino machalo royco e chiemo no mondo okel ndhadhu. Mondo chiemo ni obed mamit kabisa gimedo royco no mabiro kelo ndhadhu kendo jogo mabiro chamo chiemo ni biro bedo kod mor kabisa. Kendo chiemo ni gidhi chamo ka gimor kabisa.

Kaendi kangiyo to aneno kaen chiemo mar ringo kod waru. To chiemo ni ka idwa lose ibiro kuongo kichwako ringi no mondo obed mayom kabisa kaito ibiro chako ngado gigo machalo kaka kitungu, nyanya midwa tede godo. Ibiro keto moo e sufria tiketo kitungu kaito kitungu n biro wang makel arufu mamit, ka osekelo arufu mamit tibiro keto nyanji no titoyokabisa kabisa kaito ringi mane isechwako cha ibiro loke sufria mantiere kod nyanya gi kitungu miseriwo kanyakla no, ibiro medone pii matin kaito waru mane isepok mane iketo cha bend eibiro keto kaito giiro chwalkore mar dakika nyiriri kaito chiembi no biro bedo mamit kabisa kaito biro ikore mondo ochame.

Maendi en nyuka to kidwa loso chiemo ni ibiro keto pii e kendo mari chwakore ka ibiro kao mogo mar nyuka no kendo iketo e njagi moro manigi pii matin to ikike go maber ma omakre maber. Kaito pigi cha kose chwakore moseromo kiwango maber to ibiro kao mogo gi pii mane ise nywando kumoro achiel tiolo e sufria manigi pii cha kendo ibiro tiyo gi oluthkuon mari kirude mos mos mos mondo omakre e yono maber kaito ibiro kaw ratuon mari mar sukari to ikete timedo runde godo, irund godo, irunde godo mondo otwag maber ma opopni kae koseponi tih=gole kendooikore ma dhano nyalo chame kata madhe

Maendi riwruok kata kampuni maloso chak ma oganda tiyogo e ngima gi mapile pile. To gik mabiro e pacha kaneno pichani gin gik mathoth. Ka ma en achiel kuom kampuni ma omiyo kijende andika mang'eny e thur kaendi. Kendo ma bende osemiyo jothuol thuolo mar pidho dhok kendo gisebedo ka giuso chag gi no e nengo maber kabisa kendo ma osemiyo jopur yuto mathoth e gwenge ma ji opidhe dhok. Kendo chag ni iloso e rang'eny mamalo kendo mowinjore kod gi ngima dhano. Ka en achiel kuom kembe ma oloso chag gi no maber gi ngima dhano kendo oonge chemicals momed eiye magalagala manyalo kelo tuoche magalagala e ngima dhano. Koro dakwa jowinjo duto kata jopinya mondo oti kod chag ni.